Ngũkũ cia kĩenyenji nĩ cirekagia matumbĩ ma njamba marĩa makoragwo na hinya mũno. Rĩngĩ ona ngũkũ cia kĩenyenji nĩ cihingũragĩrwo cikahota gũthiĩ kwĩyethera irio, ona mũndũ ndabataraga gũtinda agĩcigũrĩra irio nyingĩ mũno, citirĩ mahũthĩro maingĩ mũno. Rĩngĩ ngũkũ icio cia kĩenyenji nĩ cirĩ nyama thaka mũno rĩrĩa cikoragwo cithĩnjĩtwo.

Kũringanaga mũno na kiugo kĩa mũndũ kĩa ngũkũ, akorwo nĩ ngũkũ iria cia matumbĩ kiugo kĩa ngũkũ icio he ũrĩa gĩkoragwo gĩakĩtwo na gĩgakorwo gĩakĩtwo nginya handũ ha kũrĩra, na handũ hau ha kũrĩra he ũndũ hakoragwo hekĩrĩtwo ngũkũ ĩyo ũndũ ĩngĩrekia itumbĩ. Koguo he kaũndũ ngũkũ ĩyo ĩrekagia itumbĩ matumbĩ magathiĩ handũ hamwe, magetwara handũ hamwe magathiĩ macsukumĩtwo. O ho hau nĩhateithagia mũno gũkorwo matumbĩ mau matirathũkangio nĩ ngũkũ na hagakorwo na ũhũthũ wa kũrogota.

Niĩ nyendete kũrera ngũkũ cia nyama tondũ, ngũkũ ĩyo rĩrĩa yarĩkia gũtũrĩkio citũrĩkagio na macini. Ciatũrĩkio na macini tũcigũraga cĩcia gũkinya kĩndũ wiki ĩmwe, tũgaciakĩria nginya matawa nĩgetha ngũkũ ĩyo ĩgakorwo nginya kiugoinĩ ĩna ũrugarĩ. Ngũkũ icio gũcirera nĩ ũhũthũ mũno tondũ, ona ndĩninaga mĩeri ĩtatũ ĩtaiganĩte yagũkorwo ĩkĩrĩyo, rĩrĩa ndĩramĩhe irio cibatie na irio ĩgakorwo nĩrahũna. Ngũkũ ici nĩ ngũkũ cikoragwo na mbeca mũno, na nĩ ngũkũ ũreraga kahinda kanini.

Akorwo akĩmenya mũno gĩcigo nĩ kĩrĩkũ arahingũra wĩra ũcio wake. Kamũira athiĩte no ndĩmwĩre akuwe gĩbandĩ gĩake gĩa bũrũri, tondũ gĩbandĩ gũtirĩ handũ gĩtetagio, na gĩbandĩ no nginya kĩngĩbatarĩka rĩrĩa arahingũra wĩra wake. Ningĩ no ndĩmwĩre ethe mbeca, mbeca irĩa cibataraga kuoya marũa mau. Marũa mau matioyagwo o ogũo burĩ, he mbeca mũndũ etagio na mbeca icio cithiyaga cigathira. Koguo o mweri kana o mwaka mũndũ nĩ arĩhagĩra marũa mau ma kanjo.

Niĩ ingĩoya thimũ yakwa, hũre mbica ng'ombe icio ci mũgũnda-inĩ wakwa. Rĩrĩa jirani yakwa arega ũhoro ũcio, thiĩ ndĩkinyie nginya obici-inĩ ya cibu, thiĩ ndĩmũtarerie ũrĩa gũthire na mbere, na ndĩmwĩre ũhoro wothe na ũrĩa ngombe icio ciakorwo cigĩthũkangĩa mũgũnda-inĩ wakwa. Na ndĩmũonie mbica, na angĩkorwo ndĩ na ũhoti ngorwo ngina ndĩna mũira wa ũrĩa onire ũrĩa ngombe icio cigũthũkangagia mũgũnda wakwa.

Wĩmwega? Niĩ hena marũa njetereire ma kuma gũkũ Huduma Center ĩno yanyu, ndĩ na thabarĩ yũkĩte na thabarĩ ĩyo nĩ ya mwanya mũno, ingĩhĩtia njage gũkorwo ngĩmĩthiĩ, niĩ wĩra wakwa nĩndaũhĩtia. Niĩ ndakũĩhoya ũndeithĩrĩrie tu marũa mau makorwo ma kuma naihenya tondũ thabarĩ ĩyo ndakũĩra nĩ ya nganja mũno. Ndeithĩrĩria tu o ũrĩa ũngĩhota nĩgetha marũa mau makorwo ma kuma naihenya.

Nyambaga gũcihe starter crumb arafu mathaa mangĩ ngakorwo ngĩcihe grower, kana kienyeji mash. Irio ici cikoragwo na hinya mũno tondũ cikoragwo citukanĩtio na indo nyingĩ mũno, indo ta thamaki iria ciongagĩrĩa ngũkũ icio hinya tondũ thamaki ĩyo ĩna protĩini, irio ici nĩcitũmaga ngũkũ ici cikorwo ciĩ na hinya mũno na cigakorwo cikĩgĩa maguta, na cikaneneha nacikaruta magetha mega, tondũ ngũkũ ĩyo nĩĩnoraga na ĩgakorwo na nyama thaka.

Mũno mũno andũ maheaga startergramu. Statergramu nĩyo ĩtũmaga ngũkũ cia nyama cigĩe na ihenya na cikanora na ihenya. Rĩngĩ ona nĩ mathiaga magatukania na irio ta Grower, nĩ ũndũ wa gũkorwo cina tũnyamũ citukanĩtio ta indo ta thamaki, indo cigũteithia ngũkũ ĩyo gũkorwo ĩkĩgĩa maguta na ĩkanora wega mũno. Irio icio igĩrĩ nĩcio kaingĩ andũ maheaga.

Nĩgetha ngũkũ cĩkorwo na handũ hega ha gũkoma, handũ wa kũhihinywo mũno kĩaga kĩu gĩgakorwo gĩ kĩega ngũkũ icio cikahota gũkoma wega. Ningĩ mahuti mau rĩrĩa ngũkũ ciathie nĩ matuĩkaga thumu rĩrĩa ciramĩa, tondũ ngũkũ icio thumu, mai mau ma ngũkũ nĩmo mathiaga magatuĩka thumu, mahutĩ mau magatuĩkanga magathondeka thumu ũrĩa tũthiaga tũkahũthĩra mũgũnda.

Ngũkũ cia matumbĩ nĩ ngũkũ irĩa ciĩtagwo ngũkũ cia kienyenji, ngũkũ ici nĩcireragwo cigĩtwo wega mũno ciugũ-inĩ, na he rĩrĩa ihinda rĩkinyaga ngũkũ icio nĩcihingũragĩrwo cikahota gũthiĩ kwĩyethera, cigakorwo ciĩna ngũkũ ingĩ cia njamba, koguo nĩcireragwo ciĩhamwe nĩgetha cikahota kũrekia matumbĩ ma njamba. Ngũkũ icio ciheagwo irio cia kienyenji, kienyeji mash, irĩa ngũkũ icio, irĩa irio icio nĩcio citaithagia mũno kũrekia matumbĩ mega.

Wĩ mwega mũnene? Niĩ nĩnjũkite haha nĩgũkorwo ngĩribota ũndũ ndĩrona ndwagĩrĩire. Andũ he handũ makoretwo magĩte gĩko thutha wa mburoti, nĩ takataka ta maratathi, macuba, andũ nĩ maratũma gũkorwo gũgĩthũka mũno, handũ hau hagakorwo hatarĩ hathaka. Niĩ ingĩkwĩhoya ũnyitanĩre na andũ a gũtheria nĩgetha kũmenyeke ũrĩa mũgwĩka nĩgetha gũtheria kũndũ gũkũ na kũmenyerera andũ matige, kũmera matige gũteyanga gĩko.

ĩringanaga na mũthemba wa ngũkũ ũrĩa ndĩrenda kũiga, akorwo nĩ ngũkũ cia matumbĩ kana ngũkũ cia nyama. Akorwo nĩ ngũkũ cia nyama nĩ kũgũra ngũraga ngũkũ iria ikoragwo citũrĩkĩtio na macini, akorwo nĩ ngũkũ cia kĩenyenji nĩvgũthiĩ ũgĩcagũraga kũrĩa cirendio mĩcinĩ, ya andũ na thoko-inĩ tũcui tũu twĩ tũnini nĩtuo thiyaga ngatũgũra ngoka na ngatũrera na akorwo nĩ icio cia kĩenyenji.

Kũringana na kĩugũ ũrĩa kĩigana ,he namba ya ngũkũ iria cibatie gũkorwo cigĩtwo kũu akorwo nĩ ũhoro no ũtheru wa kĩaga kĩu, kĩaga kĩu gĩbatie gũkũrũrwo thumu onokorwo nĩ maĩta matatũ kwa wiki kana After thikũ igĩrĩ gakorwo gĩkorora kĩugo kĩu thumu na kwarĩra ndumbo kana mahuti ma mũgũnda maria ma mĩtĩ ũgũo ngoka ngamarĩra ngũkũ icio nĩgetha cikahota gũkorwo cikĩhota kuona handũ hega ha gũkoma na citagũkorwo cikĩgĩa gĩko.

Ĩĩ nĩkĩonekaga, no kaingĩ ndare gĩcigo-inĩ gitũ, nĩkũrĩa tũrĩaga. Ndare cimeraga kũrĩa thĩrĩngĩ-inĩ, kana kũrĩa, kũrĩa thĩrĩngĩ-inĩ ya mĩhaka ĩkoragũo. Ithuĩ gĩcigo-inĩ gitũ nĩ kũrĩa cirĩagũo ndare. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ tũĩkaga nacio, tondũ nĩcio ithondeka mwĩrĩ, tũcihũthagĩra o ta matunda.